Ombasani mar yago. Egwenge ma aaye, kaka kaonti aaye, kuma onyuola onyuola e kaonti mar Nyeri to Nyeri kocha, aneno ombasani mar yago kendo jo Kikuyu ka tiyo kode e tedo kong'o moro miluongo ni muratina gi dho Kikuyu.

Tijni mar pimo two mar korona e piny Kenya nochakre e higa mar alufu ariyo gi piero ariyo edwe mar March tarik apar gariyo. Mokuongo mane adhi mondo opima tuoni, ne adhi e osiptal ma Migori, kendo daktari nokawa nto orwaka eot moro molos gi jwala to onyisa ni abed piny. Ka asebedo piny to onyisa ni ating' ma piny ating' wiya malo matin, to okawo tube moro to osoyo, kose soyo gini euma, ne awinjo marach kabisa nikech ne awinjo ka gima tube no nodonjo momulo obuongona. Ne awinjo marach kabisa.

Kaneno odni, kendo gik mantie eiye kaka otanda, double decker gi, aneno mbugru kod trough gi boksi mikete lewni kata buge. Koro gima biro e pacha kaneno odni, gik mantie e odni aneno ka ma en hostel kata dorm meke jopuonjre mantie high school kata campus.

Chiemoni anyalo chako chame kama. Mokuongo aluoko lweta, kaselogo tabiro to abet piny to aketo chiemoni e mesa. To akawo hot dogni gilweta makorka cham, korka chich, alafu akawo uma, kijiko mar uma. Koro abiro bet kakayo hotdogni to achuoyo chips kod kijiko mar umani to achamo. Koro abiro bet ka achuo gini achamo gini kama kama ma orum.

Gima timoreka, aneno nyithindo adek. Moro obedo ekom, kendo moro ochung' ebath kom to oluowo lwete ekom moro be ochung' e bath dhoot e tok mochung'ni. Ah koro jo gimatimore kae magi nyithindo mantie osiptal kendo gin gituo mar ricket nikech aneno ka nitie kaka tie gi obet, owuok oko. Koro gin e osiptal eyore meke thieth.

Tijni ma piny Kenya osekawo step mar miyo jopuonjre mantie praimari skul laptop mondo opuonjgi kaka ginyalo operata gik moko, nitie gi nengo mang'eny ahinya e aluora. Nengo mokuongo ni laptobegi osemiyo nyithindogi ong'e tiyo gik gi masin mang'eny ahinya. Iyudo ka ging'e tiyo gi simu ging'e operate ging'e tiyo gi kompiuta redio, tv, gimamoko. Ber mar ariyo, nengo mar ariyo mawuok kuom tijni, iyudo ka tijni tinde nyithindo koa e skul ka jopuonjegi osemiyo gi assingment kata tich monego gitim to gi submit kiny, iyudo ka nyithindo tinde ok bi thag jonyuol ni mondo jonyuol okonygi tiyo tich mane owenegi gi japuonj. Iyudo ka gidhi adhiya giyawo gini ka giseyawo laptobni, to gitimo research margi to ging'e kaka assignment mane owecha itimo to kendo gitimwe maber kabisa. To gitero ne japuonj. Mar adek tijni oseketo tije meke jopuonje mayot kabisa nikech iyudo ni maybe japuonj ne odich kamoro to koro obiro nyiso nyithindo mondo odhi dala to koro obiro bedo gi online class.